Gũkũ nĩ gĩthĩnjĩro, kũrĩa ng'ombe citwaragwo nĩguo cithĩnjwo. Na ciagĩthĩnjwo, cigacoka cikarehwo kũrĩa matuka-inĩ kũrĩa ciendagĩrio, nĩguo nao agũri magakĩgũra nyama, magathiĩ kũruga.